Ore enkoitoi edukuya, naa ing'as ninye aing'or enaduo biashara arashu enaduo siai nitii, enaa kegira aitijing'u mpisai, saidi arashu kuna naaji faida. Ore eniare, ning'asa ayiolou iyieunot inonok makeon. Piyiolou ajo kanyioo ishum, na kai inkunaki enchumata, na kainyoo mpangilio enaduo toki nishumita. Paitumoki taa aing'oru ta nai ina benki nashumieki iropiyiani.

Ore teng'eno ai, naa ee keasita ilopisaani le EACC esiai sidai, egira aibooyo esiai eropare. Ore tombaa naibalunye orkioma le EACC det na njere, eibung'aki orgavanai le kaunti e Bomet, Hillary Barchok, ilopisaani loturrur logilunore eropare le EACC, neitabayioki inkopisini e EACC te Nakuru.

Amanya nanu kaunti olkeju odo, constituency olooltoluo e kajiado, namanya emurua naji emakat, oldonyonyokie location.

Ore erishata edukuya na njere, eng'as ninye aaku ore teknolojia ,neyawua imbaa sidan oleng'. Amu, ore darasa naata inkera kumok, nemening' nai ormalimui teniro amu kelala, neewua dijitali arashu teknolojia ,esiai nijo eh isipikani teneitumiai, naa ketumoki inkera aatoning' ata aakumok. Neitoki si aau entoki naji projector ,naidim aitodolu enaduo toki nagira oladuo malimui aiteng'enisho, nedol ampaka enaduo kerai nabayie temusho e darasa.

Ore enkoitoi edukuya niponarie dupoto ooropiyiani inonok naa tening'as ang'enu te esiai naji ebenki ning'enaki enaduo siai ebenki amu ore piipik inaduo pisai inonok saidi oompisai duo nitumito te biashara faida ore piisudoo tenaduoo benki nitum entoki naji interest neponari inaduoo ropiyiani inonok.

Ore enkoitoi edukuya naa njere, ore ake peekuidipa bunge aibalunye enaduo sheria, niidip pooki toki, neng'as aishooyo aisho enkaji eshumata ah senate. Neitoki sinche senate aimaa enaduo sheria, ore pidipa peku meeta nkibelekenyat sinche naata, nishooyo sipika le senate aaki president. Kake teneeku ketii inkibelekenyat enaduo sheria naitautuo bunge ,neshukoki naa senate enkaji e bunge meshomoita aibelekeny iwojiting' natadua sinche. Kake ore peeku metii nkibelekenyat, neya sipika le senate enaduo sheria aaki o rais. Neeta sinye o rais inkolong'i tomon ong'uan, naing'or enaduo sheria, tenetii nkibelekenyat, neshukoki senate arashu bunge ,metaasa naduo kibelekenyak. Ore pemetii, nisain enaduo sheria, aimie metaa sheria e kenya.

Ore enkoitoi edukuya, naa keng'asai atau sheria naibung'ieki ikapurrok lo nkishu. Ah ore pekibung'i itupurroyie nkishu, neeta enatejo enaduo sheria pe kintaasi. Ore si tesiai o ng'uesin, na kinoki oshi inkimaitie kewarie, ore kuna kimaitie naa keng'adaa naduo ng'uesin pemeponu inkaulele aanya inkishu.

Olainyang'ani lai, adol pae ajo kitipikaka olola leitu nai aipotu arashu itu nye alak. Ng'urai siyie peyie, ishuk naa pamaya entoki neitu ainyang'u.

Ore oshi tenanu makeon, na kekunyit oleng' inkolong'i nalo sipitali. Adoorie alo talapa, tenkolong' nabo arashu ninye malo pi. Amu ore enkata natum imoyiaritin nijo oloirobi, nerta irkeek lormaasai la iwok ake nikinkashie arashu kinchiunye. Neeku ore elototo esipitali, naa imoyiaritin torrok arashu emergency nai nikiya sipitali.

Keji minisiri eseriani naitasheiki oloonyiti onesmus kipchumpa murkomen naa ore esiai naas enaduo minisiri ketasheiki ebaa naipirta eseriani tolosho. Neitoki sii aitasheki esiai esheria olosho eimu irpolisi oitasheki enaduo minisiri metadua iltung'anak esujita sheria tenkoitoi naifaa.

Enkop e Sudan narikito tesiai erupare. Amu, etaduaki ilarrabali kumok teina kop, oyawua enoitoi eropare. Ore sii, meetae isukuulini ashu isipitalini sidan tinakop, tenkaraki ake enasiai eropare.

Ore toolomon likincho enkiroshi naipirta esiai eramatare naa nchere eiterua eremoto oonkishu te kaunti e Laikipia, eramatare naa ena narreshitoi peyie elo dukuya tolosho olulung'a enaa enatejo apa orais le Kenya, William Samoei Ruto.